aa ore amirta isinkir lainei tesokoni e kaitamanaa najoki iltung'anak meinyiang'u amu ore ake pee einyiang'u, naa keisidan isinkir oleng' amuu aa, kebol oltunga'ni elukunya oleng' eng'enu ake oltung'ani onya isinkir, neaku kaitamanaa najoki iltung'anak enyang'u, enyang'u amu eisidan.

Aa ore taa ingera, etudupore oleng' enkoitoi oloing'ang'e tenkisuma enye, aa ore entoki edukuya naa eimu ena toki naji esimu, ore ena siimu ekeretito oleng' Kuna Kera tenkisuma amu keeta ingoitoi kumok oleng' naing'orie Kuna Kera enkisuma enye netum eng'eno oleng' SAPUK tiatua ena siimu .

Ore Nanu ara olamirani lorfakado naa kajoki naa ele ainyiang'ani, epooki ake paiteleliaki eng'inyiang'a ele ofakado ee teninyiang'u fakadoni kumok oleng' amu keaku kaidim naa aiteleliaki Ina Kata eng'inyiang'a ekuli fakado neitoki sii aaku ore kulo fakado laainei ekeeta faliu aitobiraki keeta faliu.

Ore enkiremore eapa, na keeta dupoto alang' enekunoolong'i. Amu, ore apa nena katitin eiremishoi, nemeetae kulo keek taata ogirai aapik indaikin tolchamba. Ore enekunoolong'i, nemetii dupoto amu kepikitae endaa irkeek kumok. Loitubulu asieki, loitasapuk kuna daiki tolchamba, na kegira ayau imoyiaritin kumok oleng'. Na ina pemekure eata enkiremore etaata dupoto, eneepa naata.